Waluonge ni bel to bel ober nikech en gi maber ahinya nikech anyalo moye kosetwo arege to anyalo tedo kuon ,kuon bel maber kabisa to be anyalo tiyo kode kariwo gi marieba mosetwo mondo adhi aregi adhi alos go mok nyuka nikech be ahero be nyuka be

Aparo ni ilose e yo , ikawo ring'o ma opogore opogore to iriwo, irego irego itimo nikech nitie mashin ma nyalo rego ring'o go ma obet matindoo matindo ka mae to ka isetieko ti ichwako gi mondo at least gi bed ma yom. To kisetimo ka mano ti ikawo gi, ikawo nyimbich dhiang' to nyimbich dhiang' to ikawo ti iluoko ma ler, koro nyimbich dhiang' go ema ikawo ring'o go to ka iseluoko ma ler to isoyo e iye. Ki isesoyo e iye alafu itweyo ma ber alafu ibulo. Kisebulo, ibulo gi chumbi kanyo to koro dhi bedo ma ber kor ka ichame.

Mae en olemo miluongo ni machungwa, to mae machungwani ipone, kosepone kosechiek kamae onyalo tiyo kode e chiemo, inyalo tii kod kaka chiemo kate bende inyalo use e ohala

Chiemo ni, inyalo chame kosetede, kosetede inyalo tede gi mo to ichame achama kaka en no. Gima niluoke titede to ichame. En kaka alot, ichame kaka alot.